Haha ndĩrona andũ atatũ, ũmwe anyitĩte kĩrĩti ĩna tĩri akĩonoragia tĩri haha, ũngĩ nake anyitĩte theci agĩthonda thondekera na thutha wao nĩkũhandĩtwo mbembe. Handũ haha marathonde thondekera magĩitagĩrĩria tĩri, haroneka ta arĩ kĩndũ marenda kũhandĩra ho, macoke maitĩrĩrie maaĩ, nĩgetha gĩkorwo gĩgĩkũra. Haroneka ta arĩ indo ta: nyanya, mboga, matharũ, kana itũngũrũ iria cia mahuti.

Haha haroneka hena atumia erĩ arĩa mahuana tarĩ thamburu ũmwe arĩ igũrũ agĩthondekania waya cia thitima ne ĩroneka tarĩ green house ĩrĩa ĩkũragĩrio indo thĩini, araoneka tarĩ kũmathondekera aramathondekera nĩ getha makorwo makĩrĩmĩra thĩiniĩ wa nyũmba ĩno ĩrĩa ĩgitagwo ũguo na maratathi ĩgacoka ĩgekĩrwo mĩberethi thĩini ĩrĩa ya kũhe kĩndũ maĩ kahora kahora ĩgacoka nyũmba ĩno nĩ ĩhandagĩrwo indo ta hoho, cipinaci, nyeni, indo ta icio.

Ũndũ ũyũ ndũkoragwo wĩ mũritũ kũwĩka nĩ tondũ indo ici cihandĩtwo gũkũ na nĩyo mĩkongogo, ndĩrĩ wĩra mũingĩ, titorĩa ũngĩhanda mboga kana itũngũrũ. mĩkongoho ũrĩ kũhanda ndĩbataraga gũkorwo ĩkĩenda maĩ maingĩ mũno bata no ĩkorwo ĩgwatĩte na ĩkorwo ĩnyuĩte maĩ ma kũigana. Yagagĩra kũndũ kũrĩa kwĩna ũrugarĩ na nĩĩkoragwo ĩkĩagĩra kũndũ kũu, yarĩkia gũkũra nĩĩkoragwo ĩkĩgethwo andũ magathondeka nayo mĩkwa na indo ta ciondo.

Ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie mũno na mahinda gĩcigo-inĩ gitũ. Nĩ gũkorwo andũ nĩ mekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa kũrĩmĩra nyũmba ici cia maratathi,. Na nĩ ũkoretwo wĩ ũndũ wa bata mũno, nĩ ũndũ andũ nĩ makoretwo makĩrĩmĩra irio kuo, na cigakorwo cikĩagĩra mũno, na makahota gũkorwo magĩtwara thoko, kũrĩa matwaraga thoko makona mbeca. Ũndũ ũyũ nĩ ũcenjetie mũno icigo-inĩ ciitũ, nĩ gũkorwo andũ mekĩrĩire ũndũ ũyũ wa kũrĩmĩra nyũmba ĩno ya maratathi, gũkĩra mũgũnda na indo nĩ ciagagĩra mũno makĩria haha.

Maũndũ marĩa mangenagia haha, nĩ kuona ũrĩa tekinoronjĩ ĩrathiĩ ĩcenjetie mĩtũrĩre itũ. Nĩ gũkorwo maũndũ nĩ marakorwo mahũthĩte. Tene nĩ twakoragwo tũkĩnoga mũno tũkĩrutĩra mawĩra, no thikũ ici maũndũ nĩ makoretwo magĩcenjio mũno. Tekinoronjĩ nĩ yũkĩte ya igũrũ, ĩkahota gũkorwo ĩgĩtũteithĩrĩria gũtũrutĩra mawĩra makahũthahũtha, ona tũgakorwo tũgĩkorwo tũtiranoga mũno. Maũndũ marĩa mangenagia haha ndĩrona haha ndĩrona ũrĩa tekinoronjĩ yũkĩte ĩgatũcenjeria mĩtũrĩre itũ.

Haha ndĩrona mũtumia, ngona akĩrora nyeni ciake, iria ihana nĩ matharũ, iria aroneka ahandĩire maratathi, ũndũ ũrĩa ũrangenia haha thĩinĩ wa mbica ĩno, nĩ kuona mũtumia ũyũ arahũthĩra kĩrĩa enakĩo, nanĩ maya maratathi, agacoka agekĩra tĩri, harĩa mũndũ atukanagia tĩri ũcio na thumu, agakorwo akĩhandĩra nyeni ici ciake maratathi-inĩ mau, na ikoneka ciagĩrĩte mũno. Gĩtũmi gĩa kwenda ũndũ ũyũ, ũndũ ũyũ ndũkoragwo wĩna ũritũ mũno kũwĩka, nĩũkoragwo wĩ mũhũthũ mũno gwĩka nĩ gũkorwo bata no ũkorwo na maratathi ta maya.

Ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo ũcenjetie mũno mĩtũrĩre itũ, mĩtũrĩre ĩrĩa tũrakorwo tũgĩikara thikũ ici, ũrĩmi nĩ wokire kũguna mũno, nĩ gũkorwo bata no tũkorwo na handũ ha kũrĩma, ũndũ ũyũ ndĩrona thĩinĩ wa mbica ĩno, ndĩrona tarĩ kwenja arenja mĩtaro, agacoka agakorwo akĩhanda mĩrĩo, harĩa mũndũ ahandaga igũrũ wa tĩri, agacoka akarehe tĩri agathikĩrĩra, nĩgetha ĩkorwo ĩkĩagĩra na ngwacĩ iria igakorwo igĩciara haha ikorwo cirĩ noru.

Ũndũ ũyũ ti mũritũ mũno kũwĩka, nĩ gũkorwo bata no ũkorwo na ha kũũrĩmĩra, nyonaga andũ makĩhanda mbembe thĩiniĩ wa mategũ, magakorwo menjete mategũ, agacoka agakorwo agĩĩkĩra gathumu kana bataraitha, agacoka agekĩra mbembe thĩiniĩ wa mategũ mau. Mbembe ndĩrĩ mĩrĩmĩre mĩritũ, nĩ gũkorwo bata no ikorwo ikĩona maaĩ kana gũkorwo na mbura. Nĩ ikũraga na ihenya na igakorwo ikĩagĩra ona kũringana na ũrĩa ũgũkorwo nginya ũgĩcirĩmĩra nĩ cithakaraga mũno.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona andũ maraitĩrĩria thibinaji maaĩ na maroneka makenete mũno na nĩthaka mũno makĩria, nĩ gũkorũo nĩcirona maaĩ ona makahota gũkorũo magĩcirora na gũcibacĩrĩra, rita rĩakwa rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ, ũndũ ũyũ warĩ na mĩnoga mũno, nĩ gũkorũo nĩkũrĩma twarĩmire tugĩcoka tũkĩhura mbegũ icio handũ hathondeketwo tuta-inĩ, ĩgĩcoka ciakũra nĩguo twambirie kwenja mategũ tũgĩcihanda.

Harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ. Haha mbica-inĩ ĩno ndĩrona ng'ombe ikomete, arabu ngona mũtumia arũgamĩte na kana harĩa na iraĩ ciigĩtwo haha. Harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, nĩgũkorwo ũndũ ũyũ wĩ bata mũno, nĩgũkorwo ng'ombe nĩcikoretwo ciĩ kĩguni mũno harĩ ithuĩ, ona igakorwo igĩtũteithĩrĩria mũno ta arĩmi. Ng'ombe nĩikoragwo igĩtuhe iria, iria rĩrĩa ũcokaga ũgathiĩ ũgatwara thoko ũkendia ũkona mbeca. Na ng'ombe ona ũrĩ kũrera ũkarera nyingĩ mũndũ nĩendagia imwe igatuĩka ta nyama.

Haha ndĩrona mũndũ anyitĩte matunda mana na moko merĩ, na kũrĩa arĩ kũroneka tarĩ mũgũnda, harĩa ahana tarĩ gũtarĩria kuonia aronia andũ anyitĩte matunda maya, na akĩmonia bata wamo, matunda maya nĩ makoragwo magĩteithĩrĩria mũno, nĩũndũ wa andũ arĩa makoragwo makĩambatia thakame, nĩgũkorwo makoragwo makĩrĩa matunda maya, matunda maya no mateithagia nginya mwĩrĩ ũrĩkũmarĩa, nĩ makoragwo magĩteithĩrĩria mwĩrĩ.

Ndona mbica ĩno ndĩrona andũ magibanga nyeni magĩkagĩra kirĩti-inĩ, kũrĩ mahana tarĩ gũciharĩria maraciharĩria, nĩgetha mahote gũkorwo magĩcitwara thoko, kũrĩa mathiaga kwendia, nĩgetha mahote gũkorwo makĩona mbeca, nĩgetha cihote gũkorwo ĩkĩmateithia. Haha thĩiniĩ wa mbica-inĩ ĩno, nĩironeka imwe ciitĩtwo thĩ kũrĩa ironeka itarĩ na mĩbangĩre, na ironeka imwe tarĩ mboga, imwe igakorwo cibutĩtwo mahuti mamwe magakorwo mareketio thĩ.

Harĩ bata mũno gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ gũkorwo ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo mũno wĩna kĩguni, ona tũkahota kũiga ũtheru thĩinĩ wa matũra maitũ, ona mahuti maya no macokanagĩrĩrio, magathiĩ makarekwo matuĩke thumu macokanĩrĩrio handũ hamwe, he bata mũnene gwĩka ũndũ ũyũ, nĩ gũkorwo ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata mũno, tondũ nĩtukoragwo tũgĩthingatithia ũtheru thĩinĩ wa itũũra ritũ, ona thĩinĩ wa matũra marĩa tũraikara, tũgakorwo tũgĩcokanĩrĩria mahuti ta maya, tũkanyihanyihia gĩko.

Ũndũ ũyũ thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwaka nĩ ũkoretwo wĩna kĩguni mũno nĩgũkorwo rĩu arĩmi nĩ makorĩrwo makĩhota nginya kwĩrĩmĩra thĩinĩ wa mĩciĩ yao kũrĩa mathiaga makenja ithima magakorwo makĩrerera thamaki thĩinĩ wa ithima icio na cigakorwo cirĩ na kĩguni mũno kũrĩ o tondũ nĩ makoragwo makĩgunĩka magathiĩ magaciendia thoko na magakorwo makĩona mbeca ona magakorwo makĩrĩa imwe igakorwo ikĩmateithia thĩinĩ wa mwĩrĩ nĩ cikoretwo mũno ciĩna kĩguni.

Thĩinĩ wa mbica ĩno ndĩrona tũtarũ tũigĩtwo haha, na ngona mwena ũrĩa kũroneka tarĩ iria, ũndũ ũyũ ndĩrona haha mbica-inĩ nĩ ũngenagia mũno, nĩ gũkorwo ndĩrona tũtarũ tũtũ, tũtarũ tũtũ andũ nĩ makoragwo magĩtũhũthĩra, magathiĩ natuo gũthiĩ gũtega thamaki, kũrĩa mahotaga gũkorwo magĩtega thamaki, nĩgetha tũkahota kuona thamaki cia gũthiĩ kũrĩanĩria nacio ngima hwainĩ, thamaki icio nĩ ikoragwo na cama mũno, nĩ gũkorwo cikoragwo ciumĩte rũĩ na cikoragwo cirĩ fresh kuuma rũĩ.

Ũndũ ũyũ thĩ-inĩ wa rũrĩrĩ rwakwa ndũkoragwo wĩkĩrĩirwo mũno, nĩ gũkorwo andũ makoragwo makĩrĩma muthemba wa thamaki iria ingi nene, makahota gũkorwo makĩrĩmĩra thĩ-ini wa ithima, nĩ gũkorwo icio nĩcio ikoragwo ciĩ na raithi mũno thĩ-ini wa rũrĩrĩ rwitũ gũkũra, na magakorwo makĩrera thamaki icio cia ciendete gũikara thĩ-ini wa maaĩ marĩa marĩ marĩ na munju mũno. No ici thamaki muthemba ũyũ citionekanaga thĩi-inĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, nĩgũkorwo cionekaga kũndũ kũnene ta iria-inĩ.

Thĩinĩ wa gĩcigo gĩakwa, kĩndũ gĩkĩ gĩtionekanaga mũno kaingĩ, nĩ gũkorwo tũkoragwo tũkĩrĩmĩra thamaki citũ thĩinĩ wa ithima, ithima iria andũ makoragwo meyenjeire, na citikoragwo cirĩ nene cirĩ nene mũno, na no kũrĩ ithima nene, kũrĩa andũ makoragwo magĩciĩta ndemu, kũu nokuo nyonaga andũ makĩhũthĩra kĩndũ gĩkĩ, na makoragwo magĩkĩhũthĩra na kũnyita thamaki, nĩgetha mahote gũkorwo makĩnyita thamaki na ũingĩ.

Thĩinĩ wa mbica ĩno, haroneka tarĩ atumia ana, nongĩ aroneka haha arũgamĩte ena mburuu, harĩa ahana tarĩ gũthikĩrĩria arathikĩrĩria, aya marahana tarĩ gũthomithia marathomithia ũhoro wa kĩndũ, magakorwo mabangĩte nginya maguta haha, na indo iria ihana tarĩ mataurũ, nĩgetha makorwo magĩthomithia andũ, ũhũthĩri wa kĩndũ haha, kĩndũ kĩndũ nĩgetha andũ makorwo makĩmenya ũhũthĩri wa indo ici, ũndũ wa bata haha nĩ kũmenya kũhũthĩra indo ici.

Rĩrĩa ndona mbica ta ĩno, kĩrĩa gĩũkaga meciriainĩ makwa, nyonaga ũrĩa andũ mahotaga kũigithia indo ciao thĩinĩ wa kĩndũ gĩkĩ, kĩndũ gĩkĩ nĩgĩkoretũo kĩna kĩguni mũno, nĩgũkorũo andũ nĩmakoragũo makĩiga indo thĩinĩ wa kĩndũ gĩkĩ, kũrĩa mahotaga gũkorũo makĩiga, ĩgakorũo ĩhana ta thito, thito ya kũigĩra indo iria itarahũthĩrũo naihenya, kana indo iria marenda gũkorũo, makĩhũthĩra, thĩinĩ wa wĩra wao kana thĩiĩ wa mawira mao, makoragũo makĩigithia thĩinĩ wa nyũmba ĩno.

Thĩinĩ wa mbica ĩno, ndĩrona ngũkũ nyingĩ, ngacoka ngona andũ erĩ, arĩa mekĩrĩte tũgoti twa white, ũmwe anyitĩte ndoo, harĩa ahana tarĩ gũcihe aracihe irio, ũndũ ũyũ ndĩrona thĩinĩ wa, wa mbica ĩno, ĩroneka tarĩ ngũkũ iraheo irio, nĩgetha ikorũo ikĩrĩa, cikorũo cikĩrekia, na imwe ikorũo ikiendio nyama. Ũrĩmi ũyũ wa ngũkũ nĩũkoretũo wĩkĩrĩirũo mũno, thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, nĩgũkorũo andũ nĩmarakorũo makĩrĩma ngũkũ mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, na magakorũo makĩgunĩka nĩcio.

Harĩ bata mũnene mũno gwĩka ũndũ ũyũ harĩa ndĩrona tarĩ njui na imwe ndĩrona tarĩ njui nena nene. Na ngona andũ aya tarĩ gũcirora maracirora, nĩ getha mahote gũkorwo magĩcihe irio. Nĩ harĩ bata mũnene gwĩka ũndũ ũyũ nĩ tondũ ũrĩmi wa ngũkũ andũ nĩ makoretwo makĩrĩma ngũkũ mũno na magakorwo mekĩrĩire ũrĩmi ũyũ wa ngũkũ. Ona igakorwo ikĩmaguna nĩ tondũ nĩ marakorwo magĩthiĩ magaciendia makona mbeca na imwe magakorwo makĩendia ciĩ ta nyama.

Ũndũ ũyũ thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, andũ nĩ makoretwo magĩaka ciaga kũrĩa makoragwo makĩrĩithĩria ngũkũ ta ici, nĩgetha makorwo makĩona matumbĩ, na mahote gũkorwo makĩendia thĩinĩ wa thoko makona mbeca, ona magakorwo makĩendia ngũkũ imwe cirĩ ta nyama, ũndũ ũyũ thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa, andũ nĩ makoretwo ona magĩthondeka nyũmba ya ngũkũ ĩ igũrũ, magakorwo magĩcithondekera kũndũ irĩthiaga gũikara igũrũ, cikahota gũkorwo ikĩrerekera, nĩ gũkorwo nĩ cirakorwo cikĩingĩha mũno.

Ũndũ ũyũ ndũkoragũo wĩ mũritũ mũno kũwĩka, bata nĩũkorũo ũkĩmenya ũrĩa ũreka, na ũkorũo wĩna matumbĩ, harĩa matumbĩ mau maikagio thĩinĩ wa macini, nĩgetha mahote gũkorũo magĩtũra tũcui, tũcui tũu tũgakorũo tũgĩakĩrio jiko wega, tũgakorũo tũkĩrorũo nginya tũgakorũo twĩ njui nene irahota kwĩyarĩra, na igacoka igakorũo ikĩheo irio kaingĩ kaingĩ, irio na maĩ, nigetha ikorũo ikĩhũna, na cikorũo cikĩrekia, itigakorũo ikĩhũta.

Ũndũ ũyũ ũbataraga ũhote gũkorwo wĩna njui, kũrĩa andũ mahotaga gũthiĩ kũrera njui magakorwo mathondekeire kĩaga kĩnene na kĩarie, nĩgetha ũkorwo ũkĩhota gũcirerera kũu, citigakorwo cirĩ nyũmba nini cirahatĩkana, nĩgetha ona ikorwo ikĩrĩa wega na ũgakorwo ũgĩcihe maĩ, na ũgakorwo ũgĩcihũnia, nĩgetha ikorwo cikĩagĩra, na ingĩkorwo nĩ irakorwo ikĩrĩa matumbĩ, ũndũ ũyũ nĩ ũbataraga ũgĩ, nĩ tondũ andũ nĩ mahotaga gũtinia mũkanye na ũgĩ.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwakwa ndũkoragwo wĩ mũritũ kũwĩka, bata nĩ ũkorwo wĩna, ũthondekeire kĩaga kĩarie, nĩgetha ngũkũ ikorwo cikĩhota kũnogora magũrũ na igĩthiĩ, na ũgakorwo ũthondekeire tũnyũmba twega twa twa kũrekeria harĩa ngũkũ na nĩ ikoragwo ikĩigĩrwo maraĩ, ũgacoka ũgekĩra manyeki, nĩgetha ũgacoka waiga matumbĩ ngũkũ nĩ ikũhota gũkomerera, yakinya ihinda rĩu rĩa gũkomerera, ĩkahota gũkorwo igĩtũra tũcui, harĩa ikoragwo ĩgĩtũra tũcui na ingĩ igakorwo ikĩrekeria nyũmba icio thondekeire.

Harĩ bata mũnene mũno gwĩka ũndũ ũyũ, ũrĩithia ũyũ wa ngũkũ nĩũkoretũo wĩna kĩguni mũno, thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, nĩgũkorũo andũ nĩmakoretũo makĩrĩma, ona makona, umithio waguo. Ũndũ ũyũ wĩ bata mũno kũwĩka, nĩgũkorũo ona ndũrĩ ũritũ, na mũndũ nĩakoragũo akĩgunĩka naguo, nĩgũkorũo nĩakoragũo akĩendia matumbĩ ngũkũ ici ciarekia, akahota gũkorũo akĩona mbeca, nini, na cia kũmũteithĩrĩria maũndũinĩ make, na akahota gũkorũo akĩnyita ngũkũ ta ici akendia cita nyama, agacoka agateithĩka.

Thĩinĩ wa mbica ĩno, ndĩrona harĩa tarĩ iria, na ngona tũtarũ tũigĩtwo haha, thĩinĩ wa mbica ĩno haronekana taarĩ tũtarũ tũigĩtwo haha twetereire harĩa andũ makoragwo makĩhũthĩra tũtarũ tũtũ, tũtarũ tũtũ andũ nĩ makoragwo magĩtũhũthĩra magathiĩ natuo, makahota gũthiĩ kũnyita thamaki, kũrĩa makoragwo makĩnyita thamaki nyingĩ, nĩgetha mahote gũkorwo magĩtwara thĩinĩ wa thoko, na matwara thĩinĩ wa thoko nĩ makoragwo makĩgunĩka mũno nĩ gũkorwo nĩmakoragwo makĩona mbeca.

Irio ici itikoragwo na hinya mũno kũharĩrĩria, bata nogũkorwo ũkorwo wĩna mũcere, ũgacoka ũkaigĩrĩra maĩ, harĩa ũigagĩrĩra maĩ maku. Ũgacoka ũgathambia mũcere waku. Wathambia mũcere waku wathera, maaĩ maya maku matherũka, maaĩ maya ũkorwo ũmekĩre tũmaguta tũnini na gacumbĩ, ũgacoka ũgaitĩrĩra mũcere waku. Kũringana na mũcere waku ũrĩa ũgũthimĩte. Okorwo nĩ gĩkombe kĩmwe, ũgakorwo ũgĩkĩra ikombe igĩrĩ cia maĩ, ikombe igĩrĩ na kanuthu. Nĩgetha mũcere ũcio ũkorwo ũkĩhĩa wega. Ũgacoka ũkaihũra ũkarĩa.

Thĩinĩ wa mbica ĩno, haroneka ta arĩ indo ta roiko, kũrĩa andũ makoragwo magĩcihũthĩra thĩinĩ wa mĩrugĩre-inĩ, nĩikoragwo cikĩagĩria irio na igakorwo ciĩna cama mũno, rĩrĩa wekĩra kĩndũ gĩkĩ thĩinĩ wa irio, nĩgĩkoragwo gĩkĩgarũra irio mũcamĩre, na irio igakorwo ciĩna cama mũno makĩria, na ũgĩciihũra andũ makĩrĩa, makaigua makĩrĩa kĩndũ kĩega na kĩndũ kĩranunga wega, igakorwo nĩcikoretwo igĩtaithĩrĩria mũno gũcamia irio wega, na irio igakorwo ikĩnunga wega.

Haha ndĩrona athuri erĩ arĩa maroneka tarĩ mũtu marakorwo magĩthondeka, indo ici itirĩ mĩharĩrie mĩritũ, bata nĩ gũkorwo wĩna mũtu waku wa wa ngano, kũrĩa andũ makoragwo makĩhiũhia tũmaĩ ona kana ũgakorwo ũgĩkima mũtu ũcio na tũmaĩ tũhehu, ũgakorwo ũgĩtukania mũtu ũcio nginya ũkaigwa nĩ wa ũgacoka ũkahana ta ũyũ, haha nĩho mũndũ anjagia gũkorwo agĩthondekerera na kũhaka maguta, agĩkandaga nĩgetha chapo, chapo ciarugwo igakorwo cirĩ hũthũ na igakorwo ikĩrĩka.

Irio ici nĩikoragwo ciĩna cama mũno mũno na nĩciendetwo mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ, harĩa andũ makoragwo magĩkaranga nyama, andũ nĩmakoragwo magĩciĩkĩra indo ta nyanya, ona magekĩra indo ici ta royco, nĩgetha ikorwo igĩcama wega, na ikorwo ikĩrĩka. Andũ nĩmekĩraga tũmaaĩ nĩgetha ikorwo ciĩna gathubu, noũcirĩanĩrie na ngima, ona kana cabaci rĩrĩa waruga, ona kana kĩndũ ta mũcere, ũgakorwo ũrugĩte mũcere kando ũgakorwo ũkĩrĩanĩria na ici.

Indo ta ici ndĩrona haha thĩinĩ wa mbica ĩno, itirĩ mĩharĩrie mĩritũ, bata no gũkorwo nĩ ũkorwo wĩna mboga ciaku, harĩa ũkoragwo ũgĩcithambia wega, ũgacitinangia, ũgacoka ũgakorwo ũgĩikĩra thĩinĩ wa macini-inĩ, macini-inĩ ĩrĩa ya gũthĩa, nĩ ĩkoragwo ĩgĩthĩa, ĩrĩa ĩthĩaga matunda, na ĩgathondeka njuici, nĩ ĩkoragwo ĩgĩthĩa wega ũgacoka ũkonoria thĩinĩ wa mbakũri yaku, ũgacoka ũkongerera kĩrĩa ũrenda kuongerera igũrũ, nĩgetha ikorwo ciĩna cama ũkĩrĩa.

Irio ici itirĩ mĩharĩrĩrie mĩritu nĩgũkorwo bata nĩũkorwo wĩna matumbĩ maku, harĩa mũndũ anyitaga matumbĩ macio make agakorwo akĩmathambia wega, agacoka agakorwo aigĩrĩire maaĩ thĩ-inĩ wa njiko ĩrĩa ararugĩra. Maaĩ macio makorwo magĩtherũka, maaĩ macio ũgacoka ũgakorwo ũgĩikia matumbĩ maku, matumbĩ maku magatherũkanĩria na maaĩ mau. Maaĩ mau matherũka, matumbĩ nĩmakoragwo makĩhĩa, na warora waigĩrĩra, ũkarora kana nĩmahĩte. Warora ikorogoca rĩaku ũkona nĩmahĩte ũkaruta, ũgathondeka, ũkonũra, ũgekĩra cumbĩ ũkarĩa.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũndũ ekĩrĩte aburoni na anyitĩte thani ya irio, harĩa ĩhana tarĩ nyama anyitĩte yũmithĩtio na maguta, ũndũ gĩtũmi gĩa kwenda ũndũ ũyũ, ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo wĩna kĩguni mũno tondũ tekinoronjĩ iria ciũkĩte nĩ ciokire kũguna, ũndũ ũyũ nĩ ũkoragwo wĩ na ihenya, ũgakorwo ũkĩ ũkĩigĩrĩra irio ciaku thani-inĩ, ũgakorwo ũgĩikia thĩiniĩ wa macini ĩno, macini ĩno nĩ ĩkoragwo ĩkĩhiũhia irio na ndagĩka fifteen ona kana thirty, cigakorwo cikĩhiũha haihenya, gũkĩra ũkĩhiũhia na thaburia.

Irio ici itirĩ mĩharĩrĩrie mĩritũ, bata nĩ ũkorũo ũrugĩte ngima yaku kando. Harĩa ũkoragwo ũgĩtherũkia maĩ ũgekĩra mũtu ũgakurugucania ũkaruga ngima, ngima yarĩkia kũhĩa nĩ ũkoragũo ũgĩkĩra thamaki ĩno yaku ũgakorũo ũmĩthambĩtie wega na ũkaruta nyama cia nda itangĩrĩka, na ũgakorwo ũkũrũrĩte manyamũ mau ma thamaki marĩa matangĩrĩo, ũgacoka ũgakorũo ũkĩmĩthambia, ũkamĩikia maguta-inĩ, yarĩkia kũhĩa maguta-inĩ, nĩ ũhotaga kũruta ũgoka ũkaharĩria na tũnyeni kando, ũgatinangia gacumbarĩ gaku kando ũkarĩa.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona mũtimia ekĩrĩte aburoni harĩa ahana tarĩ kũharĩria mekũharagiria irio, na haroneka tarĩ iruga rĩrĩ rĩrĩkuo rĩa rĩrĩa rĩhana tarĩ kĩndũ marakũngũĩra kana kĩndũ marakorwo magĩcerehekea marĩ andũ aingĩ harĩa kũhana tarĩ maharĩirie irio nyingĩ magacoka magacihumbĩra wega itigagĩkorwo ikĩgia gĩko. Na kũroneka tarĩ kũrĩa mararĩa amwe nĩmekĩrĩirwo na angĩ harĩa metereire makorwo makĩihũrĩrwo.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno, haroneka haigĩtwo nyanya, na mũtimia nĩ gũkũra arakera nyeni ciake, nĩgetha ahote gũkorwo agĩciendia. Ũndũ wa, rita rĩakwa rĩa mbere ndekire ũndũ ũyũ, ũndũ ũyũ nĩ wanogirie mũno, ona ngĩkorwo ngĩĩtema na kahiũ, nĩgũkorwo ngĩkera nyeni ici, ndakeraga na kahiũ kogĩ, nĩgũkorwo ndũngĩhũthĩra kahiũ ge gatuhu, kahiũ gabataraga gũkorwo ge kanore, gakorwo ge kogĩ nĩgetha ahote gũkorwo ũgĩkera nyeni ici na ihenya, na ũkorwo ũgĩkera tũceke, tũtarĩ matungu.

Thĩiniĩ wa mbica ĩno ndĩrona andũ tarĩ kũrĩa mararĩa arĩa maroneka makenete mũno nĩgũkorũo nĩ kũrĩa mararĩa na irio icio mararĩa ironeka ci na cama mũno arĩa maroneka tarĩ kũrĩanĩra mararĩanĩra hamwe. Irio andũ makĩrĩanĩra hamwe nĩ ikoragũo cina cama mũno na andũ magakorũo marĩ akenu mũno, thĩiniĩ wa mbicainĩ ĩno, andũ aya maroneka nĩ kũrĩa mararĩa kĩndũ ta nyama arĩa makenete mũno nĩ gũkorũo ni kũrĩanĩra mararĩanĩra amwe rĩngĩ nĩ arata ao.

Irio ici ũbatie gũkorwo wĩ na ngũkũ yaku ũgakorwo ũmĩharĩirie wega. Ũgakorwo ũmĩrutĩte nyama iria itangĩrĩka cia nda ta kaigangio na nyama irĩa ingĩ itangĩrĩyo thĩiniĩ wa ngũkũ, ũgacoka ũgakorwo ũmĩthambĩtie wega, either no ũmĩkarange ũmĩrĩe ĩrĩ ngarange. Ona kana ũkorwo ũkĩmĩikia maguta-inĩ, kũrĩa andũ makoragwo makĩmĩikia maguta-inĩ ĩgakorwo ĩna cama mũno makĩria, nĩgũkorwo ĩkoragwo yũmithĩtio wega, ũgacoka ũgakorwo ũgĩitĩrĩria cumbĩ. Irio ici citikoragwo na mĩnoga gũkĩharĩria.

Haha ndĩrona nĩ mũthuri, mũthuri ũyũ ũrĩa aroneka nĩ gũkinya arakinya kanyamũ gaka agakorwo akĩhiũria, nĩgetha ahote gũkorwo akĩnora kahiũ, ahote gũkorwo akĩnorera andũ tũhiũ nĩgetha andũ manorerwo tũhiũ mahote gũkorwo magĩkera nyeni ciao naihenya. Maũndũ marĩa ingĩenda ma kwagĩrithia kĩndũ gĩkĩ, korwo no gũũke tekinoronjĩ cia gũkorwo andũ makĩigĩrĩra kahiũ ũguo gakanorwo mũndũ atakũhũthĩra kũgũrũ akĩhiũria, no makorwo magĩrithĩtie mũno, nĩgũkorwo mũndũ ũcio ndagũkorwo akĩnoga mũno akĩnora tũhiũ.

Irio ici nĩ cikoragwo ciĩna cama mũno, okorwo nĩ ũgũkorwo ũrugĩte ngima yaku na ũgakorwo ũharĩirie nyama ta ĩno harĩa nyama ĩno ĩkoragwo ĩrĩ ta ya mbũri kana ng'ombe ũgakorwo ũmĩhĩhithĩtie na makara harĩa wamĩhĩhia na makara nĩkoragwo ĩna cama mũno. Indo ici irĩanagĩrio na ngima, mũndũ nĩ akoragwo akĩrĩa ngima akarĩanĩria na nyama na agakorwo ekĩrĩirwo nyeni kando kana kacumbari nĩ getha ikorwo inacama mũno makĩria. Ũkoragwo ũkĩrĩanĩria nyama na ngima, ona nyama ta ici no ũrĩanĩrie na mũkimo.

Haha ndĩrona mũtumia anyitĩte thaburia yake na gataurũ, na mũiko. Aroneka ta arĩ mũkimo araruga. Ũndũ ũyũ ndũkoragwo wĩna ũritũ kũwĩka, bata nĩũkorwo ũthigĩte waru ciaku wega, ũgacoka ũgakorwo ũgĩetha nyeni ta ici, nyeni ici cia ngirini cia marenge, kana kanyũria, ũgacoka ũgakorwo ũharĩirie gĩtheri gĩaku kando, ũgakorwo ũgĩtukania na gĩtheri, noũcikimanĩrie na gĩtheri na noũkime waru kando ũũ, ũgakorwo ũhana mũkimo.

Irio ici itikoragwo mĩharĩrĩrie mĩritũ, bata nĩũkorwo wĩna mũtu waku wa ngano, harĩa ũkoragwo ũgĩkĩra mũtu waku, ũgacoka ũgakorwo ũkĩhũra matumbĩ, ona nowĩkĩre iria ũngĩenda. Ũgacoka ũgakorwo ũgĩkorogocania mũtu waku. Mũtu waku watuĩka wakũiguithana, ndũkareke ũmate mũno makĩria, ũkorwo wĩgatagatĩ-inĩ, ũtarĩ mũmatu na ũtarĩ mũtweku, nĩgetha ona ũkĩharĩria kĩndũ gĩkĩ, gĩtigũkorwo gĩgĩkũgia ona rĩrĩa wekĩra thĩinĩ wa rũgĩo, gĩgũkorwo gĩkĩrekania.

Irio ici nĩ ikoragwo ciĩna cama mũno mũno, haria nĩ ũkoragwo ũgĩtherũkia maaĩ maku, ũgacoka ũgakorwo ũgĩĩkĩra cupangeti ici haha. Waciĩkĩra thĩiniĩ wa maaĩ ciatherũka ũgaakorwo ũkĩruta ũgakerũra maaĩ, ũgacoka ũgaciitĩrĩria maaĩ mahehu, nĩgetha itigakorwo ikĩnyitana mũno, ũndũ cĩakorwo ikĩnyitana mũno, cikoragwo ikĩhana ũũru. No ũgagĩkorwo wũĩtĩrĩirie na maaĩ mahehu, cigakorwo cikĩrekania kamwe kamwe. Ũgacoka ũgakorwo ũharĩirie gĩtũngũrũ gĩaku, ũgakaranga na nyanya ciaku kando ũgekĩra gĩtũngũrũ-inĩ. Ũgacoka ũgaciitĩrĩra kũu ũgakurugucania, na ũgacoka ũgeekĩra mwaki mũnini.